Ba kamanut mkokoteni en bik ab taonit amun mkokotenikotareti bik chechang mising akonyumyume kasit mkokoteni initon kotinye kamanut neon amun imuche kebaishen Keven tugug kongeten kamasta agenge bagoi kamasta age ako mkokoteni initon komabaishen mwanik kit nemache kityo ko ngubut noton Nebo Chito kararan mising mkokoteni amun kibaishen keiben tuguk ak tuguk cheimuche koib mkokoteni chuton ko tuguk chechang mising akotaku Kole ba kamanut mising en bik ab taonit yoton mkokoteni koraa koyae kasit netindo komuche keiben tuguk choton mara kaue Chito en kot keiben tuguk kongeten kot age ako kot Ingo

Iname tenderek chebo logoiyat akiib Koba betit yekaitya inde betit akikany korurio en yoton kobitos icheken yekakobituo iib Koba imbar akibal keringet akinde mbolea ayikaimde mbolea logoiyat inondetan iwe imin en yotetan.

Kiroteshi amitwokik chumbik kosir betut notonnko kichop amitwakik chekionyin kabilet kigochob ako kin komimaa kiteno ko kinotesetai Achebe kotumjigeitugul kokiuy atumda amitwakik choton ngamun kionyin kabilet kiyach en betunoton abur komayam kii ako kingwonen soiti.